Gimatimore kae en ni wan kod ji ma oyworo e nyasi moro, to e nyasini nitiere chiemo ma olosi ma opogore opogore, aeto iyudo ka ji oriedo mondo omi oyud chiemo molosini. koro iyudo ka sama ji oriedoni, kama chiemo otede mopogore opogore, ng'ato wacho chiemo ma odwaro gi ma ok odwar nikech nitiere jok moko ma samoro ok cham ring'o, jok moko ma samoro ok cham gige kado, samoro jok moko ok cham gweno. koro ji opogore opogore. koro iyudoni bang' nyasi to ji nyaka chienm kata kinde mar nyasino nikech thothne, nyasi nyaka bedgi chiemo aeto iyudo ni sama gichiemoi to gigo mbaka, ginyalo go mbaka kaka odiochieng'no obedo, gik motimore maber. Ginyalo seyo bende gik motimore marach kendo ginyalo wuoyo kaka ginyalo temo loso gik motimore marachgo, chieng' moro kaponi gichako gidhi e nyasi machielo, aeto gimachako timore en ni kolos ne welo chiemo to welo a koyieng' kendo ka

Ng'eyo ma nyaka ng'ato nyaka bed go en ni sama imulo jatuo, onego bed ni irwakori nang'o. To sama iloso gi jatuo, en gin weche mage monego bed ni itiyo godo mondo ida godo dho jatuo ni mondo onyisi chandruok ma en godo. Nikech nitie kaka kitemo wuoyo gi jatuoo, to onyalo pandi weche moko kaluore gi wich kuot ma samoro onyalo bedo godo. Aeto nitiere jok ma bende oluor ma kiwuoyo kodgi gi gero to ginyalo, ginyalo a ka ok ginyisi midhiero ma gikale. Aeto gige tich manyaka ibed godo gin kaka glove ma inyalo rwako e lweti samimulo jatuo cha. Aeto nitiere gik ma iumo godo um gi dhok mondo kapo ni in gi jatuo mafuolo to kik yamo marach cha in be gore kuomi ma inbe ichak bedo matuo. Aeto gige tich bende ma nyaki bed godo gin kaka sindan. Gin kaka samoro gik, sabun ma inyalo logo go ka isetieko tije ni.

Gimotimore kae en ni wan kod kambi moro maloso simbe mag Tecno to kaluwore ni samoro kambini en manyien ma okel e alworani manyien koro nyaka timne nyasi mar yawe, iyudo ka kar dhot okete balunde, aeto nitiere nyidendi moko ariyo mabe orwakore machal, moro bende obet e toke kocha cha, iyudo i gitemo chiwo lendo ni kar kanyo koro nitiere tich madhi mbele to kendo ji orwaki mondo odhi ong'iepi e iye kanyo, aeto iyudoni gigo picha ka gimor, manyiso ni gima otimore en gimaber kendo gima miyo ng'ato mor. Gimomiyo ober en ni mokwongo odhi miyo ji mane alworano tije, to kata ka ok gin jo moa e alworano, tibro yudo ni jok matiyo kanyo nyaka yud tich, aeto iyudo ni jok mane alwora kanyo biro yude simbe mowuok e kampuni mar Tecno, manyiso ni ok gibidhi mabocho eka giyud sime ni.

Kaendi wan gi jok moko machalo gima gitimo tije mag fwambo gi keyo, to koro kaka gini konyo e ngima en ni mokwongo ka ng'ato nigi chandruok to, obiro loso gi jofwambo to keto wachni ayanga ne ji duto koro ng'at manigi teko mayalo konyo to biro konyo, aeto nitiere kata tuoche moko mathoro wuok, iyudo ka samoro kowuok kamoro, tilendo, ilande to kosetim lendo, ji biro bedo gi ng'eyo ni tuwo makama nitiere tiyude nang'o to ere kaka inyalo geng'e, kaeto bang' mano oganda biro puonjore kaka ginyalo ritore, aeto ber fwambo gi keyo bende en ni omiyo jogo moroch ratichgi nyalo yudo ratiro nikech kaka koro jok mane ogo gi bunde ndalo ng'anyo, iyuydo ni sama lendo ma kama otimore, tiyudo ni isiemo wang' piny owacho mondo owe timbe mag siayo polise mondo ogo rowere gi magina, ma nyiso ni ya, otemo bende mondo otem nyayo kwe e piny.

Kaeni wan kod ot mitemo losne wi tado to ng'eyo, kata lony ma ng'ato nyaka bed godo en ni nyaka ong' ni en bao machalo nade mowinjore oged godo nikech yiende opogore opogore to gigolo bepe ma opogore. Inyalo yudo ni iyudo yien moro manyalo goloni bao to en doloere ka osetwo kata iyudo ni en bao moro ma kute ohero chamo kata thuth. Koro iyudo ni nyaka iyier bao mowinjore. Kaeto lony moro ma nyaka ibedgo, en ni sama igoyo mabati ewi tadoni, gin kuond mage mo nego igo nikech nitie kuonde ma kigoye musmal to ka koth chwe, to ot nyalo chwer. Ng'eyo machielo ma ng'ato nyaka bed godo, en ni sama iketo bapegi onego bed ni iriwogi nang'o nikech kaponi ionge gi loy mar riwo mabedegi ibiro yudo ka iketho mabede nikech ibiro ng'adogi marach. Gige tich gin kaka bao, nyundo omusmal kaeto nitiere wechni weyni moko matindo tindo mitiyo godo e chomo bao masomoro nuse maok chop kama onego ochopie

Gimatimore kae en ni wan gi puodho ma opidhe kothe moko, onyalo bedo ni gin alot kata mana oganda to japur otiyo gi pibe mondo omi okego pi e puotheni. Onyalo bedo ni en lowo moro makotuwo, to tuwo matek mabarre, manyiso ni kaponi onge kata lit pi e iye to cham man kanyo dhi winjo matek kendo nyalo kethore bang' kinde matin kaponi koth ok ochwe. Koro iyudoni nyaka omany yo moro ma onyalo konyo godo chambegi kaponi ndalo oro ochopo, aeto gimachako timore en ni japur otemo kunyo mtaro, manyiso ni lobni, en lowo ma pi ohingo. ka koth ochwe, to ogudo pi, koro mondo omi japur okony chambegi, chuno ni ogo mtaro kasto koseyawo mtarogi to koro ka koth ochwe to pi makoth ochweroni ibiro muony gi lowo to madhi bedo mang'eny mohingo lowo to biro mol kochimo kaka japur oloso ne e yo mondo oluw. Koro mae biro konyo japur mondo chambe ywer gi pi kata pi kethi.

Gimabiro e paro kaneno gini en yore mag pur, gi kaka itiyo gi gik ma owuok e puodho. Iyudoni jopur tiyo matek kendo gitemo ni mondo gik ma gipidhoka okonygi e ngimagi. Nikech kuom ranyisi iyudoni japur moro opidho mariewa, to mariewani mondo omi olosre kata mondo omi oikre onyalo kawo kata dweche apar gi achiel to mondo omi dwechegi rom, nyaka obedni en gi kamoro machielo ma opuro ma onyalo yude kata mana bando, kata mana oganda, kata mana a lot. Nikech ka oketi ni opuro mariewa kende tiyudo ka odhi odhi bedo kech. Aeto gimachako biro e pacha en ni japur nigi nengo maduong' e alwora. Nikech kaponi ok opuro kata ok opidho chiemoka, nikech kar chiemo kwonde miyude chiemo maduong' gin puothe. Manyiso ni ka puothegi owe onindo to onge kama oganda biro yude chiemo. Nikech puothe ema nyago chiemo kendo ema nyago olembe ma ji nyalo chamo.

Kae, wan kod japur moro ma ochung' kendo rango puothe kaka timore. Koro gik makelo mor kae, mokwongo, en teko kata mijingo ma japur keto, kata mahino ma japur keto e tich. Iyudo ni obiro kwongo ochako gi pur, ma oyor puodho, ma olud kodhi, mochak ogol kodhi gi kamoludogie, modhi opidhgi achiel ka chiel ka chiel magirum, mochak oolnegi pi ka po ni oken ndalo koth, magimoki. Mochak oranggi achiel achiel achiel, kaponi gin gi chandruok moro kaka ni kute moko dwani ochamgi kata dwani okethgi. Koro maendi nyiso ni japur ni, ni kod tije motimo ni e chunye kendo ni e pache emomiyo osiko ka olimo puothe, kendo ong'iyo kaka gik madwarore e puothe. Aya gima chielo ma kelo mor, en ni puodho ka in godo to onyalo konyi eyo mang'eny. Nikech achiel, kipidho kodhi moramora e puodho, ipidhe kaen achiel to owuokni ka ging'eny. Kata ipidhe kotin to wuokni koduong'. Ma nyiso ni mae kelo mor ni puodho.

E ndalo moko kane asetieko tiegruok na mar sikul mar sekondar to kane pod amanyo pesa mar dhi mbele e sikunde mamoko manyalo miyo abed gi oboke moro manyalo manyo godo tich to ne abedo agombo ni an bende alose pesa na moro ang'iew godo gimoro ma chunya gombo moloyo nirito. Asiko karito kakwayo jonyuolna ni n ani mondo omiya pesa. Koro ne ayudo tich e magawa moro. To magawa ni nowacho ni atiyo dibich, diuchiel e juma manyiso ni chieng' jumapil ne en odiochieng'a mar yueyo. To nadonjo sa achiel okinyi to ne awuok sa apar gi ariyo. Aeto nichula siling aluf aboro e dwe. Gini nomora nikech noyudo ka pok atiyo tich moro amora kendo onge pesa manasemako ni ma a mara. Koro kane awinjo ni en siling aluf aboro to namor nikech nago kwano ni siling aluf aboro ni anya ng'iew go law, anya suko wiya. Anyalo ng'iew wuoche na ma ok akwayo pesa koro nomora mang'eny koro natime, natimo tijni kahero nikech an natiyo kor ka miyo ji chiemo, ywe mesa kod wuoyo gi wateja.

Maendi en bel. To mondo kik okethre, iyudo ni idine kosedine timoe e chieng', ma otwo maber. To kose two tiyudo ni ikane e ogunia moro kendi kete kama ok chwer kata kama koth kochwe to pi ok donje. Aeto nikech kokete kama ng'ich tiyudo ni o chamni biro pur, kose pur to obiro tow. Aeto yo machielo ma inyalo rite godo mondo kik okethre iyudo ni inyalo kane e juelni. Kaka kidhi e supermarket kata dukni madongo dongo iyudo ka oketgi kata e obogi obogi e juelni. Aeto iyudo ka jokmoko bende nitiere yien moro, kit yien moro ma giwango to gi kawo bucheno. Ka gisekawo buruno to gibuke godo. Ka gisebukogo, to mae buruno biro biro tamo thuth kik donje e chamni. Aeto jokmoko bende biro gole kaka en no, tong' kose ng'ado wiye e puodho to okdine, odhi to otweyo wiegigi kamoro achiel aeto olierogi eot moro man kod iro. Manyiso ni ironi biro tamo kute

Mae en tich mar pidho gwen to e alworana, aneno ka jok ma pidho gwen, gi temo ni mondo gi los ne gwen ot moro maber ma ginyalo ni ninde kata mag nyalo dake. Aeto iyudo ka jok moko ochielo alwora kama gwend gi go nitiere. Kopogore gi ot to ginyiewo weyni magi chielogo alwora gi kanyo. Mondo kata kapo ni gwen owuok e ot to nyalo bayo oko kanyo matin, somo lum, manyo kute, gi gik makamago. Nikech koro maendi, nyalo konyo, eh, otenga. Sama oum kama gintiere no, otenga ok nyal makogi. Aeto sama oum kama gintiere ni bende, nyiso ni oK gibii bayo mabor. Nikech sama gibayo maborni, ka gwen mong'iyo ni gin e ot to yot mondo miyo ng'ato makgi ma lal kodgi. Aeto kendo ka kitime alworana, aneno ni, aneno ka jok moko ok nyiew chiemb gwen, ema gichikore godo tir. Sechemoko gidhi gir girego bando matindo tindo. Ka giseng'injogi matindo tindo, eh, masinde moko mang'ako bandoka to gikelo, giriwo negi gi chiemb gwen monyiew ka to gimiyo gi. Koro mae oyudu ka kelo nengo be ok bed mar.

Gima biro e pacha, ka aneno gima kama en riwruoge ma osebiro kendo temo kedo ne ratiro mar jogo modak kod ng'ol. Kendo iyudo ni riwruogegi, temo ni mondo oket jogo man gi ng'ol obed gi ratiro machal gi jogo ma ok odak kod ng'ol. Aeto iyudo ni jok modak kod ng'olgi, serikal temo dewo gi e yore mopogore opogore. Nikech mokwongo, iyudo ni nitire pesa maimiyogi dwe ka dwe. Kopogore gimano, iyudo ni e sikunde kuonde ma gisome, iyudo ni olosgi e rang'iny moro ma dewo ka kit ngimagi kaka gichal. Aeto jopuonje bende, itemo ni mondo omi tiegruok moro, kaka ginyalo dak gi jogo man kod ng'ol. Kopogore gi mano, iyudo ni jok man kod ng'olgi bende ithoro mi thuolo moko. Kaka wawuondre ni ka ng'ato ondik gi sirikal, to pesa ma ichule dwe ka dwe cha, piny owacho yuoyo negi. Koro gin ok gichul osuru ka jok mamoko ma kawaida.

Kae wan kod Raila Amollo Odinga, kendo en gi jok moko ma obedo piny, kendo olworo mesa. Ka luwore gi kaka gichaloni, gin gi twak moro. Samoro magi jo bura ma entiere, kata jo ma samoro omiyo telo ma opogore opogore e buche no. Koro iyudo ni oluongo gi mondo gibed gi romo moro mondo gitwak e wi weche moko masamoro kelo gwenyruok e kindgi. Iyudo ni sama ji ni kanyakla to weche mang'eny wuoke. Ji nyalo yware kata e wi lemo moko matindo tindo maonge tich. To sama giyware ni, jatelo ma ochung' negi ema nyaka luong romo, mondo gilerre e wi wachni. Gima omiyo ng'at machielo em omi lemo no mok en. Kaeto iyudo ni sama gine twak kamaendi to gitemo golo chike moko manyalo tayo duond buchgi no. Kopogore gi chike, inyalo yudo ni bende giloso mise moko ma ginyalo tiyo godo mondo gilomb godo jopiny. Mondo ka chopo sa luto ombulu, jopiny olutnegi ombulu, mondo gikaw telo kata giyud loch.

Kaendi, wan kod miyo moro, ma man gi two machalo mar athung'a. Iyudo ka okao otamba moro oywe godo ume. Koro en lendo ma oketi ni nitire two moro marach, ma nitire e alwora. To, gimanyiso ni tuoni ng'ato ni godo, en ni dende bedo maliet, ng'ato bedo kod athunga, kod ahonda ma osiko mokrun. Koro iyudo ni lendoni bende nyiso ne jogo man kod man kod yot mar yude ahinya, gin jogo ma hikgi oseniang', gi jogo ma hikgi ni piny ahinya, aeto ongeny ndalo ma ji ogudore kamoro. Koro, gimo miyo, gim lendo ma kama nikod nengo, en ni okonyo ji eng'eyo twoche manitiere aluora, kata twoche manyien ma modonjo, aeto opuonjo ji kaka onego ritre mondo kik yud twoche gi. Aeto iyudo ni sama ma timore, ka ng'ato yudo ni nikod ranyisgi to nyalo ringo odhi e od thieth okonye mapiyo.

Kae, wan kod Jatelo moro miluongo ni William Kabogo, kendo otemo wuoyo gi jo gweng' moro mar nandi, mondo otemo pidh yiende. Koro ber mar pidho yiende, achiel kuomgi en ni gitiyo kaka rayua mar koth. Iyudo ni kuonde ma yiende ng'enye, koth thoro chwe dhi ng'eny. Kuonde moko nyalo bedo gi oro to kuondegi, iyudo ka gin ging'ich seche te, kata ndalo mang'eny, to kendo koth kachue to chwe mang'eny. Aeto, ber mar yiende bende, en ni sama chieng' rieny to onyalo chiwo ni tipo moro, iyweye. Kopogre gi mano, yiende konyowa e, miyowa bape ma wanyalo gedo godo, bepe mailoso godo kombe, mesni, kabat, otendni, kata mana dhoudi bende. To kopogre gimago, iyudo ka yiende gi gin moko kuomgi gin olembe, manyiso ni sama yien osegolo olemo kata osenyago olemo, to ma e, en chiemo ma ng'ato nyalo chamo. Onya inyalo ti kode e gayo kech, kata inyalo ti kode kaka chiemo mamedo.

Jok ma ang'eyo ka gin ma ne en jatend piny machon, ma en Kibaki, aeto wang' gi jatelo ma ne en jatend kweth makwedo sirikal ma en Raila, aeto wang' gi jathek manobiro e Kenya ka miluongo ni Kofi Annan. To gimomiyo gin kod nengo, en ni jatend piny mar Kenya e jatelo. Manyiso ni en e mochung' ne gimoramora matimore e piny mar Kenya. Obed weche mag thieth, weche mag lweny, weche mag arita kwe, gimoramora en emong'iyo kendo ogole sei kaka itimogi. Aeto wan gi Raila ma ne en jatelo mochung'ni kweth ma keto sirikal tesre, to kendo nengo ma ne en godo, kata ma en godo, en ni notemo kwedo gigo maricho mane sirikal timo. Kendo otemo jiwo ji mondo ochung' ka kwedo weche maricho kendo gi sik ka giwacho ni gin, gin jok madwaro we ratiro kod weche mabeyo. Aeto Kofi Annan ne en kod nengo nikech ndalo ma ne tulo owuok e pinywa mar Kenya, ne obiro mowuoye gi jotelo ariyo gi ma kwe obedie, ma ji owetho.

Kae, wan kod jatelo mailungo ni Salasia, to nengo ma en godo, en ni ochung' ne maendeleo kata dongruok mar kama entiere. Kendo iyudo ni jopiny ne oyiere kanigi geno mondo odhi oti negi e od bura. Kendo oter duondgi mondo owinji eod bura. Aeto bende, gimachielo man kod nengo kae en ni rawerani kata jatelo ni, ochung' kar rawere rowere moko ma samoro gombo ni mondo dhi etelo. Nikech, kata kakorwakore, kakorwakore kakowuoyo, kit kaka ochalo kata yie wie kaka oloso. Nyiso ni en okodongo e kinde moro mar joma choncha. Aeto gikman kod nengo kae kendo, gin gikma itiyo godo gi jofwambo. Iyudo ni ka wan kod pichni moko, kendo wan kod turufo ma itiyo godo ka. Nengo mar ute fwambo, en ni gikonyowa echoko kendo keyo weche motimore kor gweng'wa, kendo gimiyo gi ng'ere kuonde mopogore opogore, ma kapo ni nitiere chandruok kamoro to gikelo kony.

Kae, wan kod apaya. To e bath apayano wan kod ot moro ma oger e rang'iny moro ma malo, kendo eyo ma nyasani. E kind ot gi ndara nitiere chiel ma oketi kendo e but chiel kanyo nitiere maua ma opidhi. Koro, nitiere andika moro mondiki edho gate mawacho ni jok ma wuotho gi tiendgi kende ema oyienegi. Koro gima, ema oyienegi donjo. Koro gima bire pacha ka aneno gima kama en ni eyie kae, kata kama kamae onge thuolo moro maduong' ma inyalo tii godo echungo geche. Mano nyiso ni kapo ni ng'ato nigi gari, to onyalo manyo kama ochunge, koka owuotho ka odonjo. Gima chakbire pacha en ni kar ka'a, onego bed ni okibi kata gi apiko kata mana gi mtoka machalo tuk tuk. Nikech samoro okdwar koko moro eiekae. Aeto inyalo yudo, ni samoro nitiere gikmoko makowinjo much fuel to nyalo muoch.

Kae, wan kod mane en jatend piny Kenya miluongo ni Uhuru Kenyatta, kod jalupne mane en William Ruto. Aeto wan gi jatelo mane ochung' ni kwith mar keto sirikal tesre ma en Raila Odinga, kendo ne en gi jalo mane ochung' kode ka omanyo telo mar bedo japiny, jatend piny Kenya. Aeto en obedi jalupne miluongo ni Kalonzo Musyoka. Koro gimatimore kae, en ni gibago romo moro mondo miyo girom giwuo, gilos ewi weche moko ma samoro timore. Nikech iyudo ni mane otim yiero, migosi Raila kod migosi Uhuru Kenyatta, ne yuare ewi ng'ama olocho. Aeto iyudo ni ywaruokni ne okelo dhao e kind oganda gi jopiny. Koriyudo ni jopinyne dhawo jok moko ne negore, kendo mwandu ne kethore mang'eny. Kuom mano, negineno ni gilos. Ne giloso riwruok ma gichako tich kanyakla, mondo mi kwe obedi e kind jokenya. Koriyudo ni sama kama gi mosore ka giseyiere e weche magidwa timo kata e okenge magidwa kao mondo ji odag gi kwe. Kendo ineno ka gimor ewi wachno.

Gik man kod nengo kae en ni piny owacho oseketo olai mag somo obedo ni inyalo timgi e yo mar mbui. Iyudo ni gik mang'eny mitimo e sikunde kaka ndikruok mar nyithindo e yo mar CBC kata olai manyien mar somoni, penj ma nyithindogo timo, seche moko gitimo project moro, iyudo ka dwokogi ka jopuonj osenono otesegigi to ooro ne jo KNEC kata e ofis jopuonje ma ochung'ne penj pachoka, aeto giketo kata giriwogi maksi mamoko ma nyithindogo osebedo ka yudo. koro iyudo ka yo mar keto gik moko e mbuini kata keto dwoko e mbui osekelo tich obedo mayot ne jopuonj kod nyithindo nikech iyudo ka, ka osetim penj moro to ok chun japuonj ni nyaka oting' dwokocha ma oter e ofis maduong' man Nairobi, onyalo ketogi aketa e mbui kachacha to gichopo ne jatelo ma ochung'ne weche mag somo ma timre

Maendi en tugo. To tukegi ni kod nengo. Gimomiyo gin kod nengo en ni mokuongo gi konyo e gero del maber. Iyudo ka sa mang'ato ringo e pap to dendi bedo motegno choke ni bedo motegno. Kata twoche moko mathoro mako ji kaka ni bedo gi kilo mang'eny ka ng'ato oknyal bedo godo. Kaeto iyudo ni sama ng'ato tugo to en owuon obedo gimor moro echunye. To kata jok mapake, kochung' gi oko. Iyudo ni winjo mor kendo winjo maber. Makapo ni kata ng'ato ne nidang'ni moro mar paro to nyalo weye matin kendo onyalo niero. Aeto ber gini kendo kata ber tijni, en ni nitiere jogo maondiko tich kuom ranyisi, nitiere jogo makonyogi etimo training kata timoo gik ma onego bed ni gitimo e pap kapok gidonjo to gitugo gi jowetegi. Aeto bende nitiere jogo mang'iyo kaka gitugo jogiduto ichulo. Aeto bende nitiere pesa mimiyogi ka giyudo locho koro en yo mar yuto.

Kae, wan kod andika moko. Manyiso ni ot moro nitiere ma obedo kata ing'iyo gi ng'at moro manying'e ondiki, kaeto nambane bendo ndiki. Koro, gima timore kuom gimaka maendi, kata ma asiwinjo, en ni ng'ato ka odak e plot, to iyudo ni nitiere ga ng'at marito gi e plot kanyo miluongo gani caretaker. Koro ng'at marito gi e plot ni, ng'iyo ni ler mar plot chalo nade, to bende iwito taka e yo makare. Choche, be itiyogodo e yo makare. Ma ka po ni nitiere kuonde ma odinore ma ok ter pi maber to obiro tero wach ir jatend plot, no kata wuon plot. Aeto bende, iyudo ni sechemoko ng'at moro ni gichandruok moro e ode, kata stima ok ti e yo makare, kata samoro nitiere kamoro machuere ode kanyo. Obiro tero wach ir jarit plot ni, kaeto tero ne wuon plot wach, kapo ni wuon plot ni mabor. Kochopo sa choko pes udi, en bende en minyalo tikode, kata wuon plot nyalo.

Gi mabiro e pacha, ka aneno gima kamae, en yore mag limbe matimore e pacho wa ka. Kuonde wa mag kano lee, kaka Maasai Mara National Reserve, iyudo ni lee mopogore opogore okan kanyo, kata odak eiye kanyo. Koro iyudo ni jok moko mapok oyudo thuolo mar neno lee gi wang' gi wang', kawo thuologi, kendo biro nyaka e kwonde kano leegi, mondo gipuonjre kendo ginegi wang' giwang'. Ka gisechopo ka, tibiro migi nonro mag lee gi, kaka gichiemo gikmagihero timo kaka gidak, gi gik mamoko. Manyiso ni ng'ato biro a kaendi ko osomo kata ka opuonjore gimoro manyien. Gi machak biro e pacha en yore mag tije ma yudore. Nikech ka po ni wendo obiro kama kamaendi, biro chuno ni ondik ng'ato manyalo wuotho kod gi eyieka. Mano nyiso ni jalmo wuotho kod gini, biro yudo tich. Aeto kopogore gi mano, nitiere jogo mar riembo mtokni matayo jolimbe. Sama thuolo oseyudore mar tayo jolimbe kata mar tingo jowuoth ni, mano biro miyo, biro nyiso ni oseiyudo tich.

Weche man kod nengo kae achiel kuomgi en lee mar bungu miluongoni Simba. To gimo miyo en kod nengo nikech en lee mong'ere ni kwiny ahinya, kendo en lee mong'ere ni ratego. Kendo en e jatend lee duto mane bungu. Aeto gi machielo man kod nengo kae, nitiere pith moro kata got. Koro iyudo ka gode machalo kamagi, nyalo miyo alworawa neno ma jaber. Kendo seche moko ginyalo konyo e kinde masira. Kuom ranyisi inyalo yudo ni kamo ka ka koth chwe mang'eny to nitiere kuonde ma koth muomo ma pi bed kamoramora. Koro biro chuno jodak makanyo mondo miyo oringi odhi kam kuonde ma oting'ore. To kapo ning'ato oyudo kama oting'ore kamaendi to nyalo konyogi ereso ngimagi. Aeto gi machielo man kod nengo en alwora ma le ni nitie. Manyiso ni alwora mantiere ka ni, en oduong', kendo duong'ne ni nyiso ni lee mang'eny ahinya nyalo dak kae. Mano nyiso ni Simba ni ok nyal koso chiemo ma ochamo.

Kae wan kod gimoro ma ochwe machalo simba. To gima ang'eyo kuom tijni en ni itime gi jolony. Kendo iyudo ni jolony kawo gige gi mag tich, payo kidi kata gitiyo gi gige moko kata mag mola to giloso maber, to gichweyo go kido magidwaro. Aeto ka ka gisetieko, to gik magichweyo gi kata git gik magiloso gi ginyalo dhi keto e udi kata ginyalo dhi keto kuonde magitiye. Kata ginyalo keto e wang' apeyni, kuonde moko ma idwaro gie. Koro ber ma en godo en ni mokwongo en yo mar tich ne jok man gi lony mar timo tijni. Aeto mar ariyo bende oketo alworawa neno majaber. Nikech gigi e gik ma olosgi gi olosgi e kido ma opogore opogore. Kaka koro maendi, olose e kido mar simba. Koro mano nyiso ni odhi puonjo jok ma pok oneno simba ng'eyo kaka simba chalo. Aeto iyudo ni jo kata ka po ni ogor dhano to biro nyiso ni kit dhano no kata

Kaendi, wan kod ot moro man gi computer, en gi kabat moro minyalo kane gik moko, kendo ewi kabedego wan kod buge. Aeto wangii buk buk moro ma ma en okete wi mesa sim bende nikanyo. Koro lokruok ma osebedo, en ni tinde tije mang'eny itimo gi yo mar mbui. Iyudo ni kata nonro moro mar ng'ato kidwa kano, okochuno ni nyaka indike e otas kata nyaka indiki e buk. Inyalo mana kawo nonro nego to ikano e computer kachacha. Aeto lokruok ma bende osebedo, en ni kar mondo miyo ng'ato ochandre kata gidhi e computer, wan gi simbe manyasani. Simbe manyasanigi inyalo iyudo ka ng'enygi nyalo timo gik moko minyalo time computer. Aeto iyudo ka tudruok bende bedo e yo mayot ka ng'ato otiyo gi mbui kata kapo ni idwaro oro ne ng'ato gimoro, kaka picha, gimoro kaka obok, obok moko samoro mag kwayo tich, to inyalo orogi e yo mapiyo kendo ma ok okao kinde malach. Nikech yo mar mbui en yo madhi mapiyo kendo en yo mar adiera.

Kae, wan kod kidi ma humbe oselandore ahinya ei kaluo, to nengo ma en godo, iluonge ni kit mikai. Koro nengo ma en godo, en ni ogolo oganda kowuok kuonde maboyo kabiro nene, kae to ka gisewinjo gimane otimore kae, tiyudo ka gidhi gi pimone jowetegi bende mbaka. Aeto jomoko bende chak gombo biro neno gi wang'gi. Koro iyudo ni gikmakamagi ka timore e aluora, tiyudo ka arita mar, arita kwe medore, mondo miyo gima kama osiki kendo med bedie. Mondo omed kelo jolimbe. Aeto mar ariyo iyudo ni yore madhi kuonde makamagi, iloso mondo miyo jolimbe kobiro to kik bedgi chandruok. Manyiso ni kolos wang'ayo, to kelo dongruok ne oganda kata ne jogo ma odak e aluora no. Nikech yorno inyalo ti godo, gi jok modak e alwora kanyo, ka giting'o gigegi gidhi e chirni timo ohala, kata gin giwegi kapo ni gidwa chopo kuonde moko mopogore gigweng' gi kata alwora magintiere.

Weche man kod nengo kae en kit timbe mag oganda kuom ranyisi, iyudo ni, chon joluo negero utegi ka gitiyo gi lum, wi udi nikete lum, to kor udi nimuono gi lowo ma onyuasgi ouoyo. Aeto iyudo ni e dala mar jodong luo ne nitiere dero ma oger manyiso ni kapo ni oseka cham e puodho, tibiro kawe tisoe e dero. Kor ibiro kane edero kae, manyaka kinde ma idwaro tie kod chopi. Bang'e no, to ibiro gol chamno. Gima chielo man kod nengo en ni jii machon ne orito yiende, nikech yiende ne nikod nengo maduong'. Iyudo ni yien moro ne inyalo tigo kaka yath, aeto mar thiedho tuoche, kata inyalo yudo ni yiende moko ne miyo jodak olemo. Koro ne oriti yende ahinya. Aeto ji bende nong'eyo ni yien kelo negitipo e dala maber mang'ato nyalo yweyo, koro negithoro rito yiendego ahinya.

Gimabiro epacha kaneno gini en tich mar jofuambo kata tich ma jofuambo timo. Iyudoni jofuambo kao thuologi kendo giketo ngimagi kuonde matek ka gitemo mondo gimak pichni kendo gikau vidio mag gik maopogore opogore. Iyudoni sechemoko gin kata e kind dhao kendo jokmoko ba kite, jok moko igoyo gi magina. Ibayo kuomgi irono malungo wang' to pod giketaketa siniani e tijgi. Koro iyudoni tich mar fuamboni gi keyo miyo wang'eyo gik matimore kuonde ma opogore opogore.E ute fuambo ka be emiyudoni jok manigi ohala mopogore opogore temo timo lendo mar ohala ma gitimo. Iyudoni gichiwo omenda moro matin tilando muandu magin godo. Koro jong'ieo ma oneno muanduni nyalo dhi manyo muandu gigio kuonde ma ginyalobedo ni giyudore. Ae to ber kendo mayudore ka kata gimabire pacha kendo en ni josiasa tiyo gi ute fuambo e wacho wechegi moko ma samoro de gigomb ni mondo jopiny owinji.

Gimabiro e pacha kaneno gima kama en nek matimore. Iyudoni obila samoro ofuenyo ringre ng'at moro ma samoro nonegi kata gi obila kata samoro nonegi gi ng'at moro majanjore ae to ringre opandi oduog oyud bang'e. Ae tinyalo yudoni bende tuo moko makoch majamak jii onego ng'ato koro obii kau ringre ne mondo oter e ringre jok mothoo. To kopogore gi mano gimachak bire pacha gin yore ma jothieth tiyo godo mondo mii okony godo jopiny. Iyudoni ng'ato ka otho ti gibiro gi gik maginyalo tiyo godo e ting'o ringreni ma giter kamowinjore matimne bero. Koro gima chak bire pacha en chiuruok ma jogi bedo godo nikech iyudoni seche moko okgine magitimo gima kamano kata okgine ma gitimo negno to gibiro ma gikau ringre ng'at mothoo cha ma gitim nonro ma ng'at manotimo tim maundu kata tim ma kochcha maki kendo tere doho mayud kum.